Arĩmi maingĩiga irio ciao wega na njĩra igĩrĩ, wambere, kana ithatũ, wambere, wakorwo nĩ mbembe tũgethaga tũkaiga makũmbĩ tũgekĩra ndawa, tũkamba tũgekĩra ikũmbĩ ndawa thĩ, tũgacoka tũgĩkĩra mbembe-rĩ, tũgaitĩrĩria cia mbere. O ũrĩa tũrathiĩ twĩkĩrĩte mebembe tũgathiĩ tũgĩitagíĩĩria ndawa tũgĩitagĩrĩria ndawa. Wakerĩ, nĩtũthandũraga mbembe tũgaciga na makũnia maya magũragwo ma ndawa. Twaciĩkĩra makũnia-inĩ rĩ, githĩ hau tũtigwĩkĩra ndawa, tũgaa no ma iratathi rĩna ndawa, tũgacioha biũ ũndũ itakũingĩria rĩera nĩgetha ci kĩndũ ta memenyi cia mbũca itingĩhota kũingĩra ho. Kuoguo mebmbe ĩyo-rĩ, ĩgũikara ĩrĩ kũu ĩrĩ kũndũ heho-inĩ, no ĩgũikara ĩrĩ njega na ndĩngĩthũka. Pause